Aa adolita naa tene ajo ore ena naa foundation aa napirta ositima egira naa ele kijanai ninye aingoru naa ena reteto e sukuul pelaakini aa nikijo scholarship niaku naa ninye ina nagira aijasa tene adolta na e receipt nigero naa nkarn aenyenak ,keji ninye Brian kilelu muntolol etii ninye sukuul naji nairobi naji JKUAT university nidolta naa ajo igero ntarikini tenewuei naa naa aiplaya esiai , eigero ninye registration number enye , igero inamba enyenak esimu ,ngero naa ninye ajo kaa course easita , nigero sii ajo a kaa murua etii

ee ore naa enabae naa kadoolta ajo inkera kutitik kuna, naagira naa ninche aadala. egira ninche aishakenoo edala enye ekitisho. idoolta ajo egira naa ninche aitayu istaaili pookin naaidim pee etumoki atoosh empisha. egira ninche aiguran aitobiraki, nidoolta ajo etii irkeek ouno te siadi, etuunoki irkeek teine katukul. idol ajo kenyori enkop. etashaikia, metii enyamali ina kop, idol ajo keiremo ninye ena kop natii kuna kera.

Ah ore naa enewueji na idolta ajo keji ninye huduma centre natii orkerenket le Kisumu, ninye naa ele lidolita tene, dolta loosak le siai le kisumu. Etii na isapukin lenyanak, etii irpolisi. Dolta najo etupukutuo ninche pookin awosh empisha, dolta ajo ishopo kulo kilani kulo tung'anak pookin inkilani, naifaa nishop tesiai, idol ajo eitasho ninche tesul. Etii irkituak lenye, netupukutuo ninche awosh empisha naitodolu ajo keeta ninche naboisho, ashu entoki nikijo team work ,tenkutuk olashumpa.

Ore naa irrerreni lenasiai, na kitodolu ajo ore ena na enkopis naitasheki entoki naijo KWT,ore ena na olturrur loontomonok, ashua itobirutua ninche enaa benki ontomonok, napuo na ninche ashumie olchumati lenye. Ore ena nitasheki naa, olturrur loontomonok oidim aishoo ninche loan ,etii ntomonok nedumu loan teinewueji, nepuo ashetie ate. Ore piidip, neshuk nena ropiyaiani eeta enkiti faida, naitakitia ina benki arashu ilo turrur, netum sinche ataa eitakitia ate faida.

ore naa ebae naitiship ene naa, idolita ajo enkerai nagira aisuma, egira ninye aisuma te nkoitoi nikijo ene mtandao. naa enkoitoi ena nashipakino nkera oleng. amu keret ninche kidim enkerai nisuma tiang' nees entemata tiang' nidip ake ninye enkisuma enye nelo aas inkulie siatin naipirta nees tiang'.neeku ore ena naa ebae naitiship oleng. naai intoiwuo tenetuum inkera enkisuma entoki nikijo ene mtandao ashu ene online amu keret naa ninche misumat te online

Aaha, ore naa enagira aasa tene, adolita ajo etii iltung'anak oitashe tene, nikidim nai atejo le kenya power, kegira ninche ainining' ajo kanyioo shida ositima tinakop. Adolta naa garrin ajo etaa kitashoo torbaribarani, idipa sinche iltung'anak aitasho na pidipi. Pepoi aisho na ninche ereteto ilo sitima oimina tina murua. Neeku naa kaidim atejo iltung'anak le kenya power lelo, ogira na ninche aitirring'a tine mitobira ositima, neenyu na iltung'anak ereteto enye.

Ah ore naa tenadol ena pisha nadol taa ajo, ore ene naa kiata irmaasai tene. Idolita ajo etii naa ilashumpa otii ene, netii si iltung'anak oisumate ogira aitasheki kulo maasai petum anoto ereteto tokulo ashumpa. Idolta ajo egira aitodolu naboisho katukul. Ore kulo maasai negira aitodolu naboisho okulo ashumpa, negira nche aitodolu ajo kiidim ataas esiai tenebo okulo ashumpa. Neeku naa naboisho ena pisha itodolu.

Ore naa enkolong' nataasa ena, na ketasha atii sokoni, nelotu naa enchan asha atii orbaribara nashaki oleng'. Neeku ina naa pidolita ajo akwata nanu inoolong',nang'asa ajo ajing' egarri natii ine. Pe atumoki naa atushura. Ake ore naa tenkaraki iding'a, najing' enkoitoi, nalo naa aing'oru enalo ashurie, aidim ashomo aing'oru ewuei najo ke kisiasha, patumoki naa atushura tiatua ina garri.

Ore naa enapisha, na enetipat oleng' amu, kitodolu ajo kenyor iltung'anak orkishopei lenye, ashu aa culture enye, na ina naa pidol iltung'anak a naboisho. Ore ena na empisha ormaasai naitiship iloshon pookin. Kiidim nitutum ilashumpa orkulie oshon pookin peponu aing'or orkishopei lormaasai. Etii kulo tung'anak emanyata, enaa petupukutuo aosh empisha amu kenare, netii nche olosinko, na empisha ena naidim atejo ene maana ashu enetipat oleng'.

Epae ore naa enidolita siyie, na kidim atejo ore ena na akijo yiook olmulolonko lotiiki, nai olmulolonko lopoi enaa enkarusini, dolta naa ajo etoosho orinkis. Epoito na ninche arusi, na ina pepoito tenkoitoi e utaratibu oleng'. Amu iji naa ikunari tenewoshi arusi sidai, nanyor pooking'ae nenyor enkeng'u oltung'ani, eh teikunari iji, naa keshipa olosho tenedol ipankae isiaitin emaana naijo kuna aitobiraki.

Ore taa ena na enkiguran, arashu enkiwanja ena olaiguranak. Ore oshi pamanyor ena bae, na lelo nilo niar empira, nitum injury ashu nilo arrorroo, nilo tu adake ang' nemeeta oltung'ani liking'uraa. Amu ore lelo lishomo aiguranaki, kiidim nai ninche nitum ena injury ,nimiidim sinche niking'uraa ashu ah nikiret tina injury ninoto. Neeku ina tooshi nanu tamanyor ena kiguran, katukul. Kanyor ake nanu na entoki niar, nikiret ashu aa nikisaidia tedukuya.

Ah ore sababu naata pemanyor nanu enabae katukul, na iidim naa atodua ajo kelo netii enkormoj sapuk oleng'. Nelo niput kuna matatuni iltung'anak saidi metaa ore piijing' atua nikibookino enkima, netii ororei sapuk, neponaa ororei le rredio metaa sapuk oleng'. Na tenijo ade alo aitashe, kita elukunya, itabaure. Neeku ina nai nanu pamanyor isababu ena bae katukul. Amu ketii ororei oleng',na ketii enkitiaa kormoj sapuk oleng'.

Ore naa tenadol enasiai, ore nani naa ore temurua namanya, ore esiai naijo ena oleng' naijo enemurata oonkayiok. Ore inakata teneponu layiok egirai apuo amurat, nidol iltung'anak oobanyi osoto, opo arua, nidol irkulie lopuo adolu layiok, nepuo irkulie aduaki layiok emurata. Na ina naa piidol iltung'anak esoto abanji. Netii enkitua kormoj atua, nepuo atoni teine aduaki layiok emurata. Neeku taa ore nai nanu tenadol enabae, nadamu naa ajo emurata olayiok tiatua irmaasai.

Ore taa tening'orr ena naa idol naa ajo indim atodua orais le Kenya His Excellency William Samoei Ruto, egira ninye aitashe tene airorie ilaasak lenkitesheni e Ecitizen, naa egira ninche aitukuja ayiolou ajo kainyoo naloito dukuya teina kipirta eina rubata, naa ina piidol ninche eitasheikino aajurr ajo kainyoo naloito dukuya. Ore naaji piindim atodua inewueji naa indim atayiolo anaa Huduma Centre e Citizen natii inewueji. Ore ake piidol etii naa orais inewueji lasima ake keeta rreteni loopikitai ine peetum ninche aashom naa dukuya.

Ah ore taa ena tanakata naa eramatata ontare, adolta na ajo ore kulo kuon na logirai aoroo, idimayu na ore kulo kuon na meeta noong'otonye, ashu etorishieki noong'otonye pelepi noong'otonye. Nishori naa ninche kule tonkarara aitamok metaa kepuo anak, kuna arara, metaa menak noong'otonye. Ore ena na eramatata sidai ena, tiatua olosho lormasai ashu a tolosho pookin le Kenya. Idol naa ajo ore ena na eramatata sidai oleng' naloito dukuya.

ore naa ena naa idoolta ajo supukuu ena. naloito dukuya tolosho loormaasae. naa iji oshi iyiook kinkunaa isupukuuni ang'.idoolta naa ajo keoshito ilainini, pee kitum aashom aatijing' eyema, ashu aa pekitum aashom ainosa edaa. ore ake peeku edaa kinyita, nikijoki iltung'anak empanka olaini, entapal enkormoj, entoosh olaini pee itumokiki ainosa edaa, teseriani metii enkormoj, neeku naa iji kinkunaa, ore naa ena naa esiai sidai oleng. naasa te murua ang'.

ore naa ena siai naa kitobirari oleng te murrua ang , ore pookin nikiata emasho enkipotu nako kulo tunganak likijo camera mans pee eponu aosh impishai naa ore ina naa kitodolu empisha sidai amu ore toonkolong naalusoo ashu toonkolongi naapuonu naa ilotu adamu enapa nitaasa tenkang ino ashuaa te murua ino . niaku ore oshi pekiosh kuna pishai naa pekidamunyie naa nikitaasa.

ore naa tenidol ena pisha nitodolu ajo emaasani kamili. negira ninye aok kule, neeta masaa oo ntirben sawasawa. neitodolu ena pisha ajo kenyor ena selenkei, orkishopie lenye oleng. kenyor enkabila enye sawasawa. negidare, nenyor, enkishopo enye, ina pee idol ajo eishopito irkarash, eeta mintira, eeta mpaka masaa elukunya. eeta ine murt, eeta emoshipi oosaaen, naa kitodolu naa ajo enyor ena kerai, orkuak lenye naa kitubulaa.

ore naa ena siai nidolita ajo enyamali enkare kiata tena murua, neeku naa king'orutua, enkare nayawuaki erori nabo. ore kulo naa ilarikok oosita ena bae. eyautua erori nabo. nidoolta ajo eoshitoi oliani, aitobirakino ena are. metaa ketum kila obo, adake enkiti are naya enkang' enye. minyamalu adake naa eyawuaki naa ena aare, amu etaa ilo siiyie aaok enkare, adake tenkang' inyi. neeku naa kisidai ena be te murua ang'. iji kigira aaikunaa, ore pee kidol enyamali enkare, naa ekidim ake nikimpotu enkare peyie eishori naa olosho.

Ore naa tenidol kulo lewa, nikijo tenkop ang' irmurran. Nenyor irmurran oleng' orkishopie lormasai. Nidolta najo ore tanakata kulo murran egira aiguana ajo oyie kaa kias. Amu ore apake irmurran na kiguana eton eitu eas ebae. Ore ake peyieu ninche neas enkiti toki, neng'as aiguana nitutum enkiguana apik ewei nebo. Amu ejo irmaasai, menyaanyuk iloiguanate oleitu. Neeku naa ore pekiyieu nikias ebae, niking'asa aitutum enkiguana ang',nikincho enkiguana nabo nikias.

ore ena naloito tene naa enkiguran enkwetita, ore eisulaki tolosho le kenya, nidol naa ajo, kenyori esiai enkwatata oleng. neitoki aaku ore enyorri esiai enkwatata, kenyor iseseni looltung'anak, metaa kegol etum imoyiaritin. neeku naa kenyorri esiai enkwatata tolosho le kenya. ore sii ninye intoki naa adol. egira ena selenkei akwet, nekwetiki olosho lekenya. neipang' alo nkwapi eboo alo akwet, neyau adake eretoto enkang enye. nitoki ayau eretoto. emurua enye telulung'ata. nitoki sii ayau olosho le kenya idipa atasa nena pookin.

Ore naa enaloito dukuya, etii kulo tung'anak enkitesheni orpolisi. Entoki nikijo yiok police station. Ore ena police station ,ore piidol ajo yata enyamali yoyote, ninye iya orkesi lino. Idim niya orkesi lino ena police station ,nikipoi ainining' ele kesi lino. Ore ake pitum esipata, nikitum naa lelo polisi aitasheki esipata ino. Ore piata lapurrok likigira aisumbua, idim nilo airipot te police station nilimu naa ajo kanyioo shida ekulo apurrok.

Ore naa sababu pamanyor ena bae oleng',akelo nipej irpaek, nipej nai irpaek ainyalaki omisuya. Ore ake piipej kulo paek ainyalaki, nelelek naa iisui metaa ekintamoi enkoshoke. Ore ake pipej petoni aokoo empuruo oljiko oleng',ore adake ilo anya kulo paek, mesidain oleng nemenyor enkoshoke kulo paek opejo oleng'. Neeku ina na nai pekijito, mikintoki apej irpaek oleng',maishoo irpaek epeji tessekenkei neme enoljiko.

ore ena nidolita tene nidolita ajo kitii marsabit kaunti ninye naa ena. ore aitoki tene, idoolta ajo ketii ilewa oitashe torbaribara. egira aainguana ajo kainyio epuo aas te dukuya. ore ena kop kegira aitanyamalisho olameyu sapuk oleng. keye nkishu, neye ntare, etaa doi kegira arasaki iltunganak etaa keye iltung'anak. tenkaraki naa olameyu. naa ina pee eitashei naa tene aayiiolu aajo, kanyioo nchere epuoi naa aas tene, pee etumi enkoitoi sidai naa naretieki olosho.

ore taa ene naa sipitali, egirae aing'uraa iltung'anak biotisho enye. egirae aing'uraa emoyian oolala. egirae siii aing'uraa irkulie emoyian oo nkonyek, neipimi akeyie inkabilaritin pookin, anaa enikiya tosesen.na inaa pee ejokini iltunganak metijing'a isipitalini pee epuoi aing'uraa imoyiaritin enye. keyieu naaji nikimpimi osesen pookin, osesen lino pee iyiolou enikiya, niyiolu naa eneyia biotisho niyata tosesen ashu eneyia enyamali niyata tosesen.

Ore teng'eno ai naipirta enakipirta naa, ore ene naa keji Huduma Kenya. Ore Huduma Kenya, ninye naa naret iltung'anak tonkabilaritin pooki ereteto niyieu nias. Ayieu nai najo ore na teniyieu te Kenya nai nimiata enkipande, niyieu nai netu itobirakini ilarin lenkipande ino, itu itobirakini nkarn enkipande ino, itu itobirakini sii ilarin leinoto ino, idim nai nilo Huduma Kenya. Naa ekiret ina, na ninye naa enewei.

ore naa ena naa maendeleo sidai, ore ena naa teknolojia nayewuo, idol ajo ore kulo jikoi naa ile kisasa ,idoolta naa ajo ninche egira aitumia ainokie enkima, ore kulo jikoi naa inkuk kutik itumia oleng' alang' iloshi ake jikoi le kawaida, naa ina naa pee enyor ashu enguar iltunganak aitumia oleng alang kulo jikoi le kisasa. amu ore inkuk naitumia naa eikutik oleng, idim atipika inkuk, uni, are naa nepuo aidip ina moti ino duo niyierita.

ore naa enikunari ena siai temurua ang' naa ekincho jikoni, ore naa ene wueji nitumie, nilo ayierie edaa ino, ninok enkima ino, naa naaji tene wueji, nidoolta anaa kesheta anaa esimiti, keeta ewueji nemeim empuruo, ishetu ake metaa ine kiti weuji ake eim empuruo, niyier emoti ino, naa irkeek intumia irkeek lentim, miata inkulie garamani kumok nilo ainyiang'u inkuk. idim ake ateshataki kewon tenkaji ino ewueji niyirie edaa. naa irkeek letim ake itumiya ilo ake adung'oki kewon.

ore naa ena naa kadamu apa enkolong nabo nashomo ewueji naji out, kejo ilashumba ashomo duo taata out nalo naa nanu enkoteli naji orkikompe hotel nalo aton tine aton anya raha naina piidol ajo ore tene nikinchori ewueji nitonie aton aitayu stress nikinuakini enkima niton aij orkeek ina taa kias yiook tenkop ang ormaasay naa ketii enkop ang iwuejitin kumok naijo kuna.

Ore na ena nakipirta imbaa e KRA, kuna na ore nye nai pilo nibol ebenki ino, nikimpotunyeki KRA pin. Teniyieu nai nimir olchamba lino nikimpotunyeki KRA pin. Neeku ore na ena na lasima pijasa ena KRA pin. Tenelo nai piyueu nias ebae nias, na ijasa ena KRA pin, pikitumokini naa atonyorrai ajo aira arashu ailakita tax e Kenya.

Ore na ena kipirta naa, kaidim nanu najo driving school. Idim nai ashomo sukuul ogarrin. Idim si ashomo enkisuma emtandao. Ashomo aisumia entoki naji Information Technology. Imbaa naipirta oloing'ang'e. Neeku na ore ena kisuma na enkisuma sidai nai nidim ashomo ateng'ena atayiolo naa eninko tenireu igarrin torbaribarani sapuki, eninko teniimie intaoni, onkulie kipirtani kumok naipirta mtandao.

Ore taa tenidol ene nidol ajo etii edapash. Etii enkiti notebook naisumisumi teine enkiti novel. Idolta ajo etii enkiti switch oltaai niar oltaa tinewei. Kinchooki enkiti misa tine ninteleki ntokiting' inonok enaa esimu. Adolta ajo kinchooki enkare. Etii enkiti chupa niokie enkare tinewei. Etii iltai. Ninteleki namuka inonok. Nidol ajo kigerokoki si ajoki "mewoi naokieki osigara ene". Meoki osigara tinewoi.

Ore adol enaa naa e receipt endaa adol ajo e receipt e university naji JKUAT nikinchooki naa orgali nikijiokini echilingi tano ninichori ajo kanyioo bei enye kinjooki intarikini nikinchooki esaa sii naifaa peinyia ilo gali nikinchooki sii enkarna oltung'ani nikitimiraka ilo gali ajo sii nanu nikintokini aisho e receipt peitodolu ajo italaa.

Adolta naajo enkiguran ena sapuk oleng'. Na enkiwanja si dolta geemi enkwanja enkiguran. Netii ilaiguranak atua. Kake ore naa sababu ene ore ake peeku etasha tenewei, namanyor nanu. Amu ekishaiki, nikinepu olopiro nikiar olopiro nemeeta enilo nishorie eloopiro, nikiidong' enkijape, nemeeta faida nitum. Neeku ina na nai nanu paidim aishoru sababu atejo manyor enabae, amu ekiar olopiro oleng'.

ore ena naa ebae e kikabila, ore tene, naa ilewa aidim nanu atejo, naaji isambur, oosita entoki naji mashindano, enkipidoto, ore oshiake, naa kila olari neeta kulo lewa ena siai enkipidoto, nepuo aishindana aaipid, neishori kiwango fulani nabaiki. ore ake pee eitu intabaya ina kiwango neitu inchinda .ore ake pee ibaiki kiwango naai nikichooki nibaiki tine, ore ake pee inchinda, neeku naa itabaikia ina kiwango nikinchooki, naa inchindateine nikinchori sawadi.

ore naa ena siai nadoolita ajo iropiyiani, nemeeta entoki nanyor enkongu naijo iropiyiani, ore aake pooki toki nanyor enkongu naa iropiyiani. keshipakino enkong'u, neshipakino oltungani ore iropiyiani naa ninche naaibung'ita ele osho. ore ake meeta enelo olosho meetae iropiyiani, ore ake pee etumi iroppiyiani nesidanu oloingang'e lolosho. nesidanu oloing'ang'e lotultung'ani, nesidanu enkang ino nesidnu olmarei lino. neeku meeta enilo miata iropiyiani, neeku ina pee kimposh pookin, nikilepilep tene pee kitum iropiyiani.

ore naa ena naa entoki naji, empesa statement ,ninye, naitodolu ajo kebaa iropiyiani nintumia iyie toolapaitin ile, idoolta ajo ore ele tungani nitumia inkalifuni iip ong'uan, te empesa enye taake metii account ebenki.

Ore enaa naa eng'eno ashua embaye naa nalodukaya ena teniyieu nipik olama lino imali inonok idol ajo ore ena naa enkomiya nikijo iyiok enkomiya ashuu enkamiya naa indiim naaaji atipika olama lino lenkarna ino ashua initials enkarna ino ashua inamba pookin niyieu nipik naa ina naa piidol ajo ore ena kamiya neeta olama oltung'ani fulani ore naaji peidim ashomo atushulare inkulie indim ategelu tende nijio nenda enkamia oleng'ania naje amu keeta naa olama lenye.

ore naa tene, nidolita ajo intokitin naaipirta ecitizen ,idolita imashinini, idolita ilo wardrobe otii nena mashinini. idolta ajo keeta naa, inaa ambuni ecitizen orkala lenye, idoolta ilaitashekinok leina ampuni orkitok lenye, eitashe tedukuya ninche, idoolta ilaasak leina siai etii siadi teine wueji. idoolta naa ajo keeta sii ninche ilbaanji oitodlu ajo, kaakipirta ena nagirae aaetasheki, neeku naa intokitin naijo nena adolita tenewueji.

Ore taa ena na emurua, enkop ang'. Adolta ajo etoonta entoiwuoi teboo, egira aibung' inkera. Nidolta na ajo kanyioo egira nkulie aripisho, egirai aifunza nkera eniko tenitobiru mali shi naitumia tidoldolo tolmareita, negira ninche atoni naa teboo tiatua orng'obor linaa aji nagira airiashakino. Adolta ajo etii nkulie narimita nchonito, idol ajo ishopito nai nkinyara, naduo naa ajo sinanu pilo aitereu, egira na aimaki imbaa eatua ormarei linkang' enye.

Adolta najo ore ena naa enaidurra, ore enadurra naa, ene local amu eniatua nkishu. Adolta ajo ore ele naa osikiria, nenapita ele sikiria irkuoo ogira aidurrie, enapita ele sikiria inkoombeni. Adol ajo enapita sinye ele sikiria elita natii kule, ashu enatii enkare. Napoi aok te kulo tung'anak odurrita. Adolita enakop ajo olameyu katukul. Neeku naa enaidurra etiiki, apuo aing'oru ineemanyi. Netumi inkujit inaa tonkishu. Netumi dii enepoi atumie enkare oltung'anak. Neeku naa aiko nejia.

Ore naa ena naa enkiguran entoki naji lepirriid. Idolita lepirriid tene, egira lepirriid eshomo asot imodiok nelo naa aitayu entoki nikijo naarri kira nkera engarri e Lepirriid ashu engarri elemoilak. Idolita naa ajo eitayuo engarri enye egira ninye aiperiperaa alotie. Kirrugo ake ninye ele toki nelotie ena garri enye naa ina naa piidolita ajo engarri e lepirrid ena.

Ore enaidim atejo tene naa endala ena sapuk oleng sidai adoolta oltasat loorkarash ,adolita ajo eishopito ninye irkarash negira adala aaa enkiguran empira etii ninye enkiguran awosh empira egira ninye aibun'akino orkijanani lenyenak aadala naa aar enakiguran empira adolita ajo embae sidai ena oleng naishoo naa ninche meigurana adolita ajo keitiship naa kewang osesen lilo tasat amu kegira ninye aas entoki naji exercise ashua mazoezi nememoruau asioki.

Ah ore naa enasiai, na kisapuk oleng' tenkop ang'. Amu keetae enkure, neeku naa ekigira apuo aing'oru iretot esirkali, nikipuo aing'oru iretot entoki naji parastatals ,niking'oru iretot ake doi akeyie to kwapi pookin, tolosho le kajiado, amu ekiyieu naa enaretoto enkare. Ore naa pidol enewueji ena mashini tanakata, naa ekijo yiok tenkop ang' egarri naudi enkare ashu emashini enkare. Neeku ninye ena naudu nkariak tenkop ang',naa kinyor oleng' tenikitum imashinini naijo kuna naisho yiook enkare.

Ore naa tenewoi, adolta ajo ore ena na enkampuni namir isadukuni, iidim oltung'ani nilo ainyang'u isadukuni tene, niya enkang' nilo apik inkilani nonok. Ore ilkulie na kepik oshi inkilompeni, nepik isaanini. Nejo ilkulie tenkop ormaasai inkikompeni osaduku, amu aidol najo etii oltung'ani ogira aitasheki. Idim ake ashomo nitumore naa ilo tung'ani, nikiliki bei, nikiliki naa mahitaji pooki niyieu.

Ore taa tene naa embae ena etipat amu adolita naa ajo eitobiritae orbaribara naa ore orbaribara naa entoki etipat oleng tenkishui etung'ani amu ekiret nikincho doi inkoitoi sidain naa nitumokonyie ashomo atabai ena duo wueji niyieu nibaya neeku ore orbaribara teneitabiri naa embaye sidai ore ake peeitabiri orbaribara naa indim atushukoki ilarikok enashe sapuk oleng amu mitoki enkare aar mintoki aonyori eitu ilo aang naaisioyo sii abaya enaduo wueji terishat nayieuni.

ore naa enkolong natasa naakadamu oleng amu apa eton arakiti namayiolo sheria orbaribara nalang naa nanu orbariba etii igarin neeku keeosh igarin honi oleng naa nairut oleng, ore apa pee alotu nagenu nayiolou zebra crossing ,nayiolou ajo ore naa zebra crosing naa alang orbaribara kifaa naa nilang orbariba tina rishata naa ina pidol ajo kelagita oltungana,k naa ina pee idol ajo kelang'ita iltunganak ariamaki nepuo polepole metii araka.

Adolta najo ore tenewei, adolta lewa logira aishoro ropiyaiani ajo etaasa biashara. Na enetipat naa tinias biashara oleng'. Amu lotu nikinchori ropiyaiani nonok eba eneba, ebaki nitimira mali inonok. Ebaki nitaasa biashara. Adol naa ajo ore lelo lewa na ropiyaiani egira aishoro. Amu etaasa naa biashara na biashara natii enkanyit atua, na biashara na si sidai na tenias nikinchori inkishu nonok eba eneba. Neeku naa, biashara ina sidai oleng'.

ore naa pee itumoki aisuma iltung'anak pee ees ena bae, ing'as iyie aretana ajo itayiolo nchere ataasa ina siai. nitayiolo naa ajo etaa idim aitabai ena duoo kiwango nishetita ina toki pee iyiolou, ore taa pee idip, nitumoki naa aisuma oltungani atoliki eneiko tenisum, teneyiolou atesheta, pee itumoki naa atesheta olning'o lino o ninye ,pee etumoki ataasisore ina ng'eno ninchoo.

ore naa paa enetipat ena bae, naa idoolta ajo ketii records pookin ooltunganak, idim atipika record pookin ine wueji. metaa meeta olikinosie aramu, meeta olikijoki eitu apa kincho iropiyiani aainei. naa idim sii atayiolo ajo, aigero apa ena toki enkolong' naje. igero sii iropiyiani apa naifaa, nigeri ina olong'.igero intarikini, igero transport apa naifaa nishori, inchoo sii iropiyiani pookin, akeyie naifaa pee ishori ilo tungani. neeku naa meeta eniko pee kilej ina bae. kake kelo aaku ene sipata.

ore ena naa emeli, etii apa enkolong natijing'a sii nanu emeli. ore enkolong' edukuya natijing'a nairuto oleng'.amu ore pee eim atua enkare nikoji aijululo. neeku kajo nanu kesulakino atua. nakitingo naa kake enkirutoto naa ina oltungani le dukuya pee iteru ajing' emeli. neeku naa kisidai naaji tenijing, enkolong' nabo. pee iyiolou ajo kifaa oshi pee ijing kila kitu ajo iji ikunari.

ore naa ena naa ebae sidai adolta ajo ologo, aashu ormishire lengampuni fulani ore naa ena naa keji boresha sacco society, limited naa engampuni naa ina naaidim atashoki kewon amu idolta ajo keeta cooperative ,enye naa kitodolu sii ajo keeta naboisho tiatua ina ampuni enye neeku naa ebae sidai ina naitodolu ajo ketii oning'o atua naa kesheta siiniche naa tiatua ina ampuni enye.

Ore naa entoki nagira aasa tene, nadolta ajo iltung'anak kulo ogira aitobir orkedet, negira aitobir imbawoi, negira naa adung'dung' petumoki atipik pookin ewueji neishaa. Adolta naa ajo etii iltung'anak waare, etii sinche ilkedeta logira aked, etii mashinini nagira aitumia adung'ie nena tokiting'. Neeku naa aiko nejia. Na pidolta ajo egirai aitobirakino nena tokiting' aasie esiai.

Ore nanu entoki nadolita tene naa kadolita irnyanya nadolita aa irmaisurin nadolita intomonok are naagira aamirisho nadolita enkibanda nasheta toonkujit nadolita naa siinanu inkitarani nadolita intokitin naaijio naa pilipili hoho adoolta naa sii irmashunkua, ormaembe, orfruits akeyie pookin inkabilaritin pookin naati naa ene wueji.

Ore naa ene na idolta ajo naa ore ene na enkumbaru, etii nkera natii sukuul, etii nagira aisuma na negirai si aisum na eniko teneyiolou mambo e dunia. Etii ntasati nagirai aisum tanakata, peyiolou sinche airoro kiswahili, neyiolou aigero inkarn enye, niger toi nkulie aarn ontokiting' pookin metaa kisum ake ninye naa entoki natodua. Neeku naa idim atodua na ajo etii nagira aifunsa, netii nkera si sininche kutitik, neeku ebae naa sidai ena naa enetipat oleng'.

Adolita ajo etii intasati enewueji naasita embaye sidai amu keidim naaji neshet irkukurtok arashu entoki najo irkulie calabash egiraa naa ninche aitobir nena tokitin ajo naa siinanu peilo aitereu kelelek naaji epuo aamir netum iropiyiani neinyiang'aki inkera enye endaa neitoki doi aaku keidim aatalak school fees oonkera enye tenkaraki enabaye naa naasita meitoronok ena pi keisidai naa kerepayu amu embaye naa naisho ninche menoto iropiyiani.

Ore naa paa enetipat ena naa embaye ena nikiakikisha ajo itum esipata ino ore naaji peeku kishomoki nikiasakini enkiti naijio emeishia indim naa anotore kulo lewa ashua kuna selenken naatii ena ampuni nekindim ake nikintashekini tesipata ino keitasheki ena ampuni esipata kamili naakaidim nanu narep najo enetipat.

Ore ena naa embaye sidai tentoki naii te baby care ashuu eji naa play group naa embaye sidai ena naitaas emalimui inkera kelo aifunza teneidip tenepuku tedarasa nepuo aas enkiti tizi nepuo aas enkiti toki naji mazoezi entoki naji p.e pee yiolou naa sii ninche impukunot pooki oonkabilaritin enkisuma naatii enkop embaye etipat ena katukul natii olosho le kenya ashe oleng.

Aah! Ore ena naa enitipat amu adolita ajo sokini kitii eetai iltukutuki eetai ingarin etii doi sii ninye indaiki naamirtai tekunen itum inkabilaritin pookin endaa pookin niyieu adolita ajo ketii enataon ositima neeku sokoni sidai ena oleng indim ake ataparana sokoni sidai naa sokini sii enkanyit.

Ore ireteni loopiki ena, naa ore ena naa entoki naji passport ore ake piiyieu nilo olosho leboo ashua inkuapi e boo naa indim naa naajiake nilo atumore inkopisi pookin naipang'ieki nikintaikini passport ino nikinchori naa taata orusa impang'a tekenya ore ake oltung'ani oyieu nejing'u Kenya naa kejing'u taake eeta passport enye mijing'u Kenya miata passport miimpang te kenya miata passport neeku naa lelo ireteni lena baye.

Ore naa ena siai naa esiai endala indim ataasa ena enkata naaijio ira free enkata nimiata esiai enkata ningira ayang'iyang'a peidol naajo ingira aitayu stress ina peeidol ilewa kumok o selenken kumok epuo entoki naji swimming pool nepuoi aaar enkare neitayuni inkilani niari enkare naa keisidai ena amu ekintayu stress mintoki adamu intokitin naatulusoitie torok kake ekinjo indamunot sidain oleng.

Ore ena naloito dukuya tene nadoolta ajo inkilani kuna naasoto egora areten eselenkei nabo ashuu orbanoti obo pee ees naa usafi enkaji naa ore naa pee iyieu nias usafi naa ing'as aitayu inkilani pooki niragie tine wueji piiyiolou isafii niyiolou inchafui piitumoki naa aitukuo nena kilani duo niyieu nintuku naa ore ake pooki peeindim nigil inkilani inonok nipik osanduku pee itumoki naa aitobirai esiai ino neeku naa kegirai aituku kuna kilani.

Adolta taa ena mama ajo egira sinye aas usafi ,egira aituku nkilani enyanak, inkilani oonkera enyanak, inkilani orpayian lenye,o nkilani doi naa wenkang' enye pookin. Na kesidai ena amu keeo biotisho tormarei, neyau usafi enkang'. Mitokini atum inkuti moyiaritin olchafui tenkang'. Neeku naa ore enasiai na kesidai oleng',kerrepayu easi enaake enasiai. Entuko oleng' ,nintuku nkilani inonok.

ore naa tenadol ena naa kayiolou ake ajo esiai ooropiyiani aa benki naa ena naji equity natii branches enyenak ilubot pookin enkop tolosho le kenya naa ninye naa eitobirieki ahua ninye naa indim oltung'ani atushumie olchumati lino loo ropiyiani indim naa sii naaji atushuma ntoki ino pookon niata teine wueji enaa ormushahara kilaki naa inewueji kipikakini arashu ilo adumunyie lon.

ore naa enaiko tenaitayu iropiyiani natii akaunt e paypal na ore paypal naa iropiyiani nikirewakini naaji toonkuapi eboo naa kaidim naaji naing'oru eretoto nalo aikilikuanu ajo kaji aiko tenaitayu kuna ropiani aidim ashomo bank ake nataaniki tinewueji naidim aikilikuanu ajo kaji aikunuw naidim sii naji atijing'a esimu ashua enkoitoi e mtandao pee aitayu kuna ropiyiani neeku naa lelo irreteni naji lapik nanu tenayieu naitayu iropiyiani natii naa ena akaunt e paypal.

Ore ena naa keitodolu orning'o neitodolu iltung'anak ooning'o tenebo neesisho tenebo idolita kulo barnot ajo kegira aitashe tene egira naa ninche airo tenebo ngeira aiwasiliana imbaa pooki naidim aataret ninche neeku keidim naaji neeku ore orning'o laijio ele naa keetii enkanyit atua amu idolita naajo kening'o kulo barnot oleng egira aitoduakini intokitin egira aitoduakini inkoitoi naaidim ninche aima aataas ene siai jeeku naa keisidai ena naboisho.

Aah, ore oshi tenairiwaki iltung'anak losotua iropiyiani naa kabaiki ake naing'oru iropiyiani napik empesa nalo naaji naing'oru napik inamba enye napik esiana oropyiani nagira arewaki napik pin narewaki naa ninche nena ropiyiani, arashu aidim naaji nalo account embenki naitayu iropiyiani narewaki arashuu arewaki ninche tenkoitoi e benki.

Ore naa enabae naa, idolita ajo etii ene sabunini oitukuyieki inkajijik, nitukuyieki inkilani, etii ilat, etii lo detol ,adolta sabunini, adolta tissue ,adolta eselenkei naitashe tinewei, natii na ninye atua aji. Ore ena na kitasheki ousafi, ajo ketii usafi hali ya juu tena aji.

ore kuna garrin naa ekijo super metro ingarrin naanapisho nenap olorere aitobiraki neeta sheria sidai naa ore ena naa keeta enkipirta sidai toonkiasin ekila enkolong amu ninye eitumia iltung'anak toonkolong'i kumok naa ngarrin enkanyit neeta ilderefani sidain oleng neeku kaidim atejo keeta inkiasin sidain naa isidai orkuak naa sidai sii rules enye oleng.